Ok an min dala, to kata kamano ka an min dala, anyalo mondo chiewo gokinyi ahinya. Bang'e, achako timo ler mar ot kayweyo dier ot kendo bang' mano alwoko sende. Kasetieko timo ler, abirochwako chiemo mar gokinyi ne oda. Bang'e abro luongo gi kata achiewo gi mondo gibi gikaw chiemo no mar gokinyi.

Gini nigi nengo mamalo ne jodak alwora. Maeki kaluwore kod tijno matek ma itimo kod jopur mondo mi lose. Tijni dwaro omenda modhuro, omiyo nyaka jogo, jopur mage use ausa e nengo mamalo mondomi giduok omenda mano ma gitiyogodo e tijno eki.

E gwenge ma adake, teko mag tedo iyude e yien. Yien ing'ado kendo imoyo matwo, bang'e itiyo godo e tedo. Nengo mar yien osebedo ka idho kaluwore kod dok ma dok piny mar yien. Nengo yien sani nyalo chakore e mia achiel kadhi mbele. Omiyo maeki e achiel kuom mago ma itiyogodo e tedo.

Ahero ng'iepo mitimo achiel mag gweng'. Maendi nikech ng'iepono ikawo mana gino machunyi ohero kendo inyalo mule gi kar kanyo ma ipime kata ka oromi maber. Nyiepo mar achiel ber kendo unyalo winjoru e nengo mar gino ma idwaro. Mae kipimo kod nyiepo mar mbui, mbui bedo kod nengo achiel manyaka to ibed godo. Mae kinyalo kelo nyalo hinyi kanyo kane ionge kod pesa no eki. Omiyo samoro be deko nyalo bedo sama ikelöo nie gino ma ise nyiewo. Omiyo nyiepo mar mbui ok inyal ketoe geno ni tee nikech onyal ok onyal timore kaka gombo mari dwaro.

piny owacho nyalo jiwo jopiny mondo oti kod mbui kokalo kuom gero sikunde kata kuonde go eki ma inyalo puonje weche mag mbui ,ahinya to aluora ma ji pog okia weche mbui, piny owacho nyalo oro jopuonje mondo okon ji mago ma owinjore kendo ber mar tiyo kod mbui

Tich mar goyo tipo oselokore ahinya kaluwore kod biro mar teknolojia manyien ma nyasani. Gisani inyalo ti kod sime e goyo tipo. Omiyo maeki osekelo yot kendo dongruok ahinya ei yorno mar kelo loso rapar kokadho kuom tipo.

Pek maji yudo etimo ohala, en koso kanyo manigi ler moromo mar uso. Ma chielo en koso gedo mabeyo mag chiro ma inyalo use. Kendo machielo, en osuru mang'eny miketo gi jokanyono marito chirogo eki. Moro kendo mathago jo ohala en koso pangruok kaluwore kod chiemo kata gino magiuso. Omiyo ji obet abeta monyuandore kamoro achiel ma ok inyal yudo gimoro mayot sama idhi manye.

Mano mabiro e pacha kaneno tiponi, aneno wechego kata grube moselosi e piny owacho mochung' ne ratiro mar nyiri, joma dongo kata jogo maok nyalre e gwenge ma wadakie. Achiel kuom magi eki en ga ranyisi mar gi tiyo kanyakle kod ji duto mantie e gweng,

Sano maloso listi mara mar nyiepo, gigo ma achako godo gin gigo mochuno ahinya. Mano en kaka chiemo manyalo bedo kaka mogo. mogo en achiel kuom chiemo michamo odiech ka odiechieng'. Mar ariyo abiro dhi e mago madwarore to ok ahinya. Mano gin kaka lewni kata beng'e anyalo nyiewo gigo mana ma abedo godo mondo omora, kaka kitamba ma inyalo pedh, minyalo ng'aw ekor ot mar ot.

Sano maidho mitoka matiyo kod yor Mpesa e chudo, abiro penjo namba. Kendo kasekwayo namba, gikoni abiro chudo kokadho e yor Pochi la Biashara. To kata kamano kapok ayie chudo no, abiro penjo ni nying mane mawuok sama achulo pesa no. Nikech yorni en yorno achiel kende ma onge manyalo geng'o. Omiyo nyaka abed gadieri kapok aketo pesa.

Gino matimore e tipo ni, en apisa morwako ogudu kendo orwako lewni machalre. Puonjo jo piny e yor mbui kata sime kaka ginyalo yudo konyruok kokadho kuom chenro no magipuonjo jopiny. Maeki giwuotho kaachiel kod gari no mamargi.

Piny owacho mar kaonti osechiwo yot e yudo yor konyruok kuom yawo ofise margi e gwenge mopogore opogore. Maeki konyo kendo konyo migao mopogore mag kaonti. Ranyisi mar mae inyalo ne osiptende mopogore ma kaonti oyao e kor gwenge.

Mago ma ji nyiewo pile ka pile e gweng'wa moloyo ahinya to en chiemo. Ma eki luwore kod nok mar chiemo e gwenge kata e puothe ji. Moloyo, ji nyiewo mogo . Mogo itiyo godo e tedo kuon, kendo kuon en chiemo ma ichamo kod ji odiochieng' kodiochieng'. Mar ariyo, ji nyiewo gigo maginyalo tiyo godo e puothegi kaka mbolea kata kodhi magipidho e puothegi, nikech mago e tije ma itiyo odiochieng' kodiochieng'.

Sano ma idhi nyiepo, kata idhi nyiewo chumbi e chiro, inyalo mino nengo gi jauso, Kendo kogoni bei tinyalo kwae okawni nus mar pesa kendo imino mana bei kaluwore kod pesa ma in go e ofuku.

Ka aneno tijni to aneno tich mar goyo thum. Goyo thum en yor, yo makelo mor ne jogo mawinje. Ng'ano maja go thum nyakabed gosiepe mang'eny, kendo maeki en yorno achiel mamiyo thum inyalo winj gi jogo mang'eny. Kata kamano, goyo thum en tich motudore kod tije mamoko. Nyaka ibed gi jonyiewo, kendo nyaka ibed gi kuonde go minyalo goyone johera magi thum mari.

Mondo apuonj ng'ato otim tijni, mokwongo nyaka abed gi lony e yo mitimo godo tijni. Mar ariyo, nyaka abedgi gigoeki machalo mag teknolojia moromo manyalo tiyo godo e puonje. Mar ariyo, ng'ano nyaka bed gi thuolo, kendo an be nyaka alos thuolo mara mondo mi apuonje. Ka.

Sano mauso laini mar Airtel, abiro bedo gi lep mamit kendo abiro lombogi gi weche. Mokwongo ahinya, weche mabro ng'isogi gin ber mar tiyo kod Airtel. Mar ariyo, abiro landonegi mago ma Airtel nigo kendo ber ma gichiwo ne kastember margi. Bang' mano, abiro timonegi gigoeki e yorno moyangore kendo ma ok apandogi mana kaka ownjore us negi.

En kamano, sani oyot yot mondo iyud otiko mar ohala. Maeki luwore kod yot ma kaonti okelo. E yo ma giyao ofise gi mang'eny e alwora, omiyo ji ok wuoth ka dhiyo kuonde maboyo mondo mi giyud otiko mar uso e alwora.

Abiro chopo ir jauso bang'e abiro lerono, kendo abro ng'ise weche duto mane otimore seche go mane simba olal. Bang'e abrokwaye gi muolo mondo mi okonya kata ousan simu manyien. Kendo abrolerone wachno momiyo adwaro kadi na noeki mapiyo kata, kata ma okodeko ahinya.

Kaneno tipo ni, to mano mabiro e pacha en kony ma sirikal ochiwo e yor puonjo ji tiyo kod kambino mantiere e tiponi. Maeki luwore kod bad migawo, mago mopogore opogore. Moloyo to mar teknolojia ma piny sirikal osewacho manyalo konyo jopiny kendo puonjogi mano maluwore kod chenro ma gichiwo.

Tijni nigi nengo mang'eny e alwora marwa. Maeki kaluwore kod kech kata dhi, midhiero mantiere e gwenge marwa. Ji okoso mwandu kata mago maginyalo tiyogodo e nyiewo gigo manyalo konyo nyithindo manyiri. Omiyo chenro gieki mondo otim, omenda mang'eny dwarore.

Ji ohero tiyo kod Mpesa nikech yor, yorgi mar oro pesa en yorno mongirore e yo maler. Kendo inyalo, inyalo oro omenda ne ng'ato kuma, kuma entiere e seche ma lwao mana dakika achiel. Kendo okbudhi kapok oyudo pesa. Kendo Mpesa ohala mayudo tin kipimo gi mano ma kambi mar Airtel kawo sama gioroni omenda. Omiyo kambi mar Airtel onego los ohala kata pesa no ma gikawo ewi pesa mioro sama itiyo kodgi.

Budho mang'eny itayo gande mana gi kanisa. Kendo kuonde ma itimogie thothgi en kanisa, kata dala kata mana e pap kuma oyangi ni inyalo time nyasi. Kata kamano, nitire budho kmoko ma itayo gi jodongo mag gweng'. Magi nyalo bedo kaka keny, kod liel.

Mokuongo ahinya abiro moso osiepa ni oimore, kata ochiew nade kaluwore kod saa magoye simu. Bang'e abiro kwaye gi muolo ni, osiepa, bende inyalo bedo gi thuolo mo ndo mi ichopi e nyasim mara ma achano. Bang'e abiro löing' karito duoko mowuok kuome kata ka onyalo chopo kata ka ok onyal.

Thuolo ma oganda kawo kapok olimo daktari ok oyangore eyorno maler. Mae kaluwore kod mantiere ni ya, jo gweng'wa neno mana daktari sano magiwinjo marach, kendo ok gidhi gande neno daktari ni mondo orang ngima mar gi kaka dhi. Gidhi mana ka ngimagi osebedo, osekethore kata tuo osehinyo ngima margi.

Jatend piny mar Somali ne osegolo chik e yor omenda mano ma owinjore gitiyogodo e timo ohala e yor mbui. Chik manochiw en mano manyiso ni omenda margi inyalo tigo kendo inyalo wile kod pinje mopogore opogore. Omiyo mae osekelo yot ahinya e timo ohala e mbui kod jogo manie pinje mopogore opogore.

Mokuongo abiro mose mos maluwore gi saa magoye simu ni osiepna, kaka ichiew nade, iriyo nade kata oimore. bang'e abiro nyise kamae, osiepa isebedo ka idhach nade? Osekawo ndalo mang'eny kapok awinjo kowuok kuomi. Omiyo aagombo winjo kakla idhach. alafu to bang'e abiro ling' mondo mi ayud duoko kowuok kuome.

Piny Kenya be oseketo okenge maber kaluwore kod bengi mago mosekelo weche mag golo pesa mayot katiyo kod mbui. Piny Kenya oseyawo chenrogoeki mopogore opogore mane sime, mano achiel kuomgi en kaka Mpesa, ma piny Kenya osebedo katiyogodo e oro pesa e yor mbui. Kata kamano, piny Kenya bende oseketo omenda, omenda kendo omenda mar piny Kenya osebedo mayot kendo inyalo tigodo kod kata pinjeno maoko.

Mokwongo abiro keto janyiewo thuolo mondo mi awinj pache kaluwore kod gino mohero, kata mano mane ogombo dwaro ma ichiwo e ofa. Bang'e, an kaka ja uso, abiro ng'ise kwan kendo abro tang'one gigo duto ma ichiwo e ofa. Bang'e, abro ng'ise kendo abro lerone ber gigo ka achiel kachiel. Bang'e, abro dwaro duoko mare kaluwore kod mano ma olombo wang'e kata mano ma onyalo dwaro.

Seche ma wiya owil gi namba mara ma ling' ling' mar kadi kendo olorna. Maeki nyalo mona tiyo kod kadi mara e yo moro amora. Kendo biro chuno mondo mi adonje kambi kendo akwagi, alerne gi ni mano en kadi mara. Maeki kaluwore kod mago, chich manyalo wuok ni akwalo kata atiyo kod kadi mar ng'ato ma ok mara. Bang'e abiro chiwo ranyisi ma ng'iso ni kadi, kadi manatiyogodo mara. Bang'e abrokwayo kony mondo mi gikonya kaka anyalo wilo namba mara maling'ling' mar kadi mara no.

Dok mar piny mar mibadhi osebedo e Kisumu kaonti kaluwore kod tiyo gi pesa e simu. Maeki en nikech pesa mioro e simo, inyalo lu kendo inyalo ng'e sama odonjo kendo sano ma owuok. Maeki miyo gimoramora oketi ayanga, kendo inyalo lu kendo inyalo go kwan kod pesa no mantiere. Kendo jo ohala osebedo gi yot ka ok giyware kod jonyiewo e sama ichudo e gino ma ng'ato nyiewo.

Mano madhiro tiyo gi mbui gi sani en somo. Somo manyasani oketo gik mang'eny timore e mbui. Kendo sani inyalo puonji, kendo nyithindo nyalo timo penj e yor mbui. Kopogore gi somo, yorno ma tinde osiepe wuoyo kata ji mosore godo osebedo e yor mbui. Simu igoyo e yor mbui, kata ni jogo man maboyo e tunge piny wuoyo e yor mbui. Maradek, mbui osebedo achiel kuom mano ma itiyogodo e oro pesa kata e golo pesa. Maeki kelo yot ahinya. Sirikal oseikore mar bero mae kaluwore kod kelo jolony mag teknolojia, mano achiel kuom gi en jogo maloso sime kata jogo matiyo kod jogo ma ng'ue yamo, simbe mag ong'ue yamo.

Tiponi tang'o rango mar chal mantiere e kadi, kod mano manie chenro manie sime. Kendo ng'ani rango gi machiegni kagima ong'iyo nembni go kachalre, koni gi koni. Ranyisi manie kadi tang'o ni en japiny Kenya. Mang'iso ni onyalo bedo kar wuoth mare kata en mana ot, kar jot ma welo buorie.

Tiponi tang'o karatas ma iyudo samoramora midhi nyiepe kar dukano maduong'. Otasni tang'o gino monyiew, rapim mare, kod achiel, kod nengo mare bende. Otasni ichiwo ne ng'ata ng'ata modonje dukagieki, omiyo mae kikonyo ahinya ng'eyo bei kod pesa ma ikaoni kidhi nyiepo e dukni gi.

Mondo mi iket pesa kitiyo gi M-pesa, mokwongo ibrokawo omenda kendo itero. Iyawo, iyawo bengi mari kata ka kar keno mari. Maeki inyalo timo kokadho kuom simo mari kata inyalo dhie ajent mar Mpesa. Bang' mano, ibiroketo kar omenda ma in godo e agulu mari. Bang' mano inyalo ore, kendo kuom ote moro ka moro ibro bed king'adi kuom pesa mi ioro. Maeki e yo ma Mpesa tiyogodo.

Kaneno tiponi, taparo odiochieng' mane jatend piny kenya William Ruto ne, yango apaya kendo neyao wachno mar ecitizen. jatend piny nowuoyo kendo no owacho ber ma ecitizen brokelo, ne jopiny kenya, kendo jii nowinjo ka en parono mawinjore ainya

Juma ni, onge, buch siasa moramora manyien mowuok kendo, weche matin mapogruok mantie ewi chokruok mag siasa maluwore kod, tich ma itimo kod jatend piny. thoth jii sani, odagie manoeki e parono ma jatend piny osechiwo, kendo thoth jii sani koro obedo kachich kendo rango tije ainya

Mondo mi apuonj ng'ato kaka onyalo chano wuoth mare, kowuok Nairobi nyaka lamu, owinjore ong'e tarik ni en adi. Kendo bang' mano onegobedni ong'eyo sa, sa modwa no wuoge kendo sa modwa ni odwoge. Kata kamano, owinjore ong'e ni tribe adi, kata gari mane, kata yore adi ma ikadho mondo mi ochope safar mare. Maeki miyo nyaka ikiew kata iket ranyisi e tarik ma itime wuoth mari ma ichano.

Mondo mi agol pesa e akaont na mar Airtel, bedo gande matek kaluwore kod bedo maonge ajent mathoth e gwenge. Chuni iwuotho e yo, iwu nyaka e chiro man mabor eka iyude ajent mar Airtel mondo mi igol pesa e akaont ni. Maeki omiyo obed, bedo matek golo pesa sama itemo tiyo, itemo tiyo godo.

Jokanyono mar Mpesa ochiwo yo ma rang'iny ne ber ma itiyogodo, kendo inyalo oro pesa kata iong', kata pesa miduaro oro ok rom. Maeki luwore gi nembni ma gisechiwo kendo inyalo diyo kiseyie mondo mi ikaw hola kod Fuliza, to gichwaloni mana ote kaka ikwayogi. Maeki osekelo yot ne jogo madwaro pesa e yo modiyore kata mapiyo piyo.